Antiere kod lony matin manyalo timo ni jatuo ma oyudo konyruok kendo odwaro jatuo ma oyudo chandruok kendo odwao konyruogno eyorno ma apoya. Anyalo konye ka obedo ni gimoro matin otime tang'eyo ni kawayudo midhiero machal kamae to an be onego bedni atimo gima chal kamae mondo mi akony jatuoni kik wit ngimane. To kendo gino en gima be kabisa nikech iyudo ka ekinde maonge ng'ama ni machiegni manyalo konyo, osiptal nitiere mabor, lakteche nitiere mabor kaka inyalo yudgi mabor´gibi onge to in intiere kanyo inyalo chiwo konyno. Kony no konyoga eyo maber kabisa inyalo konyo kata ngima mane onego bed ni iwito, ikonyo ma iduoko ngima, koro ji onego obed gi lony machal kamano mondo ing'e ni gima kamae kotimore to mae ema atimo kik arit laktar ni gimoro amora awe ne laktar ma laktar nyaka bi ma tim ma laktar kaok otimo, onge gima anyalo timo an awuon.

Yo ma jotich mag thieth nyalo tiyo godo mondo ojiw jogo madwa ng'eyo chal gimar kute mag ayaki to giluor, gin kod luoro ni ng'ato nyalo ng'ado nego burano marach. En ni gikaw chenro makamago ka gidhi osiptal, kik giketi ni magi joma odonjo idwa pim negi chenro mag ayaki. Ka ng'ato osekoni ni en giluoro, nikech oluor ni ji biro ng'ado ne bura ok winjore kode kendo biro miyo odak e ngima moro ma ochayore ok oherore en owuon. To ikawo jogo, to ikawo ot moro mantiere kanyo mopondo to ka isedonjo eiye kanyo, idonjo adonja kang'ama tuo, kasto ipenji ni in idwaro ni mondo otimni ang'o. Diher ni mondo watimni ang'o, kanye madi tiwacho ni daher ni mondo ang'e chal mar kute mag ayaki mara. Tikawi titeri eiye kanyo tipimi, to gima otimore eiye kanyo en siri mari gi daktari ji ariyo kende maonge ng'ama onego bed ning'eyo machielo mowuok oko.

En gima ber ka ipuonjo jatuo kapok itimone pimo mar kute mar ayaki nikech nitiere jok moko mantiere kode to oluor kaka odhi yudo wachno. Kidhi miye dwoko ni ayudo gin tuo mar ayaki, inyalo goye gi bwok, onyalo sim, onyalo tho onyalo lalo pache, inyalo mede midhiero to kipuonje mikone ni koyudi gi tuoni, tim gima chal kama kama, kendo obedo kong'eyo ni gima kamae kotimore, mae e gima onego bed ni atimo esa mowinjore kata ka oyuda kode, mae e gima onego bed ni atimo. Kendo an komiya thuolo mar bedo giyo mar pimo tuono, kendo timo niji puonjruogno, an gima anyalo timo en ni jogo mantie gituo mar ayaki abedo kodgi gi klas piny apuonjogi maber. Ka asepuonjogi ma ang'eyo, to akone ni mae e gima on ego bed ni itimo kopo ni oyudi kode, mae e gima onego bed ni itimo to ok on ego bed ni in gi luoro.

Yoo maber maloyo mago mag pogo nede kuonde maboyo matek chopo en niya, puonj jopiny mondo jopiny ng'eni ekinde ma tuo mar malaria owuok, ma egima okele, mae e chakruok mare, mae egima natimo ma tuon ni omaka. Koro obedo kongeyo ni aluora madake kaneno gima chal kamae angeni biro kelona tuo mar malaria. Ber bedo gi ng'eyo moloyo moloyo miya net to gima dhi konya go onge, kimiya to abiro kawe taloke pillow mateno godo wiya. Puonjo japiny en gima ber obedo gi ng'eyo kendo obedo ni ong'eyo ni oritore kende. Seche moko be ilimo jopiny to iikonogi ni onego obed ni ibeto bungu, tim gima chal kama. Koro bedo gi ng'eyo no kisepuonjo japiny ber moloyo kata miyo japiny net mondo mi ogeng ne suna otieno mangima

Kaka anyalo yudo nede ei aluora madake en ni osiptal machiegni koda kadhi tawacho ni adwaro net mar suna nikech gintiere kanyo okan gi to imiya e kiwango madwaro. Kawacho ni adwaro adek to imiya adek ok miji mokala bich. Imiyi kaluwore gi kwan joodi ma intiere godo ka in gi nyithindo mang'eny timiyo mangeny ka in gimatin to imiyi matin. Kendo piny owacho mondo mii ober okenge mar geng'o tuo mar malaria en ni nyaka gikel nede mang'eny kendo nyaka gine ni jogo modak kuonde mayudo net teke. Nyaka gimany yore ma ginyalo chopo godo kanyo kendo gineni jopiny duto oyudo chenro mag thieth e yor no makare maonge ni ngane odak kama apaya onge ng'ane odak kamabor ng'ane odak kama chal kama to jii duto yudo chenro e yoo mowinjore, e saa mowinjore kendo esaa madwarore mondo, jii tee obed kod ngima makare maonge midhiero moramora.

Yoo maber moloyo kampen mag thieth mar oganda en ni ka oganda nitiere kod tuo machandogi kao yath to imigi. kitimo kampen to ok imiye yath onge kaka obiro chango. Timo kampen miyo obedo gi ng'eyo kendo ongeni tuo ma kamae kobiro to mae egimonego obed ni atimo tokonya, tuo ma kamae ikelo gi aluora molil, tuo ma kama ikelo koda koso chiemo kendo tuo ma kamae ikelo ka atimo gima chal kamae. koro mondo mi kik tuo no maka nyaka an be atim gim achalo kamae kata aket okenge machalo kamae mondo tuo no kik maka to kaok imiye yath to obiro timo nango nikech nitiere moko manyaka geng kod yath. Koro ineno ni osiptal magintiere godo machiegni yedhi nitiere kanyo ma kaka madwaro mag chanjo michanjo nyithindo, gidhi kanyo kisetimo kampen to gidhi to nyithindo kao chanjo, ka gisekao chanjo to gibedo, kendo seche ma tuono owuok komuoch to ok makgi kata matin.

Gino manyalo keto mokuongo mondo omed somo mar thieth e aluorana en ni nitiere nyithindo magombo ni mondo mi gibed lakteche mondo gisom chenro mag thieth lakini jonyuol mag gi onge gi nyalo moro amora. Iyudo ka nyathi nitiere gi lek to lek mare ok chop kare kaluore ni ok wanyal yudo pesa, ng'ama nyalo konye mondo mi ochop lekne no kata lekne no ochop kare bedo ga matek. Koro mondo mi aneni chenro makamago nyithindo oyudogi eyono makare, nyaka koro wachiw omenda ne jopuonjre mantiere e skul, jogo mantiere gi gombo mar somo kendo mar bedo lakteche mag somo chenro moro amora mar thieth mabiro konyo oganda nyaka achor lweta. Kendo mago e gik mokuongo manyaka omedi. Nyaka ichor lweti ka isechoro lweti ikwanyo gi gi omend akendo e kinde ma gidhi skul gisomo e yono makare mondo kochopo kinde mabiro mbele gintiere kod nengo

Anyalo puonjo oganda eyoo machal kod ma kotenore kod rito tuo mar sukari mapiyo piyo. Oganda mantiere koda tuo mar sukari nyaka ongeni ok onego oketo weche mapek e chunye, ok onego obed ni otimo gigo mangeny, otingo ting mapek e chunye, buok moro amora ok onego obedo gi gigo mabuoge. Kendo onego obedni seche ma rang'iny mar sukari oidho e del mamalo nitiere yath ma nyaka ochuore godo mondo oduoke piny kendo seche maen piny be nyaka ochuore mondo okete e diere kanyo mondo ngimane obed makare. Koro ineno ka mano e puonj monego obed ni imiyo jatuo mar sukari, kik orit ni seche ma tuo mar sukari oidho e dende omanyo ,yoo monyalo dhi godo neno lakatar e osiptal mondo laktar opime. Nyaka obed gi masin mapimo tuo mar sukari mongeni sani tuo na mar sukari nikama chal kamae. Kamedo timo gik mane laktar okona to obiro dok piny maber

Jotuo ok yud thieth kokalo buo okumba manyien mar thieth SHA kaluore koda ngikruok kendo chochni manitiere, Iyudo ka negisengiyo gi NHIF machon cha nikech en kane idhi e osiptal tibiro thiedhi, ibiro miyi yath, ibiro miyi gimoro amora ma idwaro e yono ma owinjore kendo e sano ma owinjore to idok ot. To SHA nyaka nedonji kidhie osiptal tokao ting mari, koketi e ward, tokaw ting mari kuom juma achiel kangeny to jumbe ariyo to thieth ne orumo kanyo, pesa ni orumo kanyo, ichako donjo e mfukoni. Koro iyudo ka jotuo ok yud thieth, jotuo kalo e chandruok mangeny kabisa. Kasto iyudo ka SHA nitiere gi gope mangeny mapok gichulo, ok gichul osiptende .Koro kidhi e osiptal ni idhwa thiedhi gi SHA lakteche neno mana ni nyaka idonje ofukoni ma igol omenda moro eka mondo gitimni thieth. Ka ingi SHA tibiro bedo kendo ngimani medo mana hinyore

Kaka inyalo donjoe chenro manyien mar SHA inyalo tiyo gi simbi mar ong'we yamo ka intiere gi simu ma imulo wang'e inyalo tiyo gi simbi no. Kendo idonje mbui okaw mana bundles to iketo. Kiseketo to in gi network maber to idonje mbui mar jo SHA. Kisedonje mbui mar jo SHA, to itimo ndikruok owuon indikori owuon. Ma gidhi kwayi mana namba ni mar kipande to gikwayi namba ni mar simu to gilosini chenro e yo no makare. To bang'e nyerere ma chuok kende to isedonje e buo chenro manyien mar SHA kendo isendikori kaka achiel kuom gi. To kineno ka mano ok inyal timo e yor no makare to ilimo kar SHA odgi kama gintie to iwacho ni in idwa ndikori kaka ja achiel e bwo okumba manyien mar SHA to gikonyi. To kineneo ka kanyo borni to idhie kama igole chenro moro amora mar sirikal mi idendo ni Huduma Center. Tibiro timnigi e yorno makare maonge pesa moro amora iting'o mana opande kende.

Chenro mag somo kod ndiko e lony ma nyasani magitimo mondo oganda oyud lony kod somo no eyono mapiyo en ni gi kao chendrogo to gikelo machiegni gi japiny kendo gipuonjo oganda gikono oganda ni kinde ma in gi simbi mar ong'we yamo inyalo ndiko e yoo machal kamaa ekinde maintiere gi computer kata midendo bende gidho ngere ni laptop mari idiyo kaye to itimo gima chal kamae to kidiyo mae to ioro mae to idiyo kae ipuonji kaka inyalo tiyo kode, gimoramora miyudo e simu ipuonji maen kamaoting'o number maen kamoting'o nyingji maen kamoting'o messages inyalo ore ne jii eote machuok, mae inyalo chwalo godo simu inyalo goyo simu , mae inyalo timo gima kama, koro iyudo ka ikoni kendo maen tich ma iyudo ka keto gigo bedo mayot ne oganda kokalo kuom lony manyasani. Kelo gi machiegni kendo puonjo oganda kaka itiyo kodgi

Nyithindo mantiere e gengwe e tung' piny nyalo yudo somo mar ong'we yamo to bende gini nyalo timore eyo machal kamae. Ka sirikal okawo ting'no kaka mare kendo kawo misigono elwete to wuotho e sikunde mantiere e tunge mag pinje kocha kocha ma nyithindo pok oneno kata ong'we yamo pok ne ginenoga kata mana Masinde mai tiyogodo ei somo e lonyno manyasani to gi kawo masindego to gitero ni yithindogo machiegni to gikawo jopuonjgo bende mantiere gi lony mong'eyo kaka itiyogi masindegi to iteronegi to chenro bedo ayot en gima nyalore en manani nyaka Wakaw ting'no e lwetwa nyaka wating' misigo mar nyithindogo. Ka waseng'eyo ni nitiere nyithindo moko kamoro mantie chenro mok giyudi kamano ekaka inyalo timnigi, kawo to iteronegi iteronegi jalno mong'eyo tiyo kode eyorno makare mabiro puonjogi mang'isoge kaka onego bed ni itiyo kod gik ma okelnigigo

Jopunjre maya kuonde maboyo, yo ma ginyalo yudo godo kony ma biro konyo gi e kinde magipunjore godo, kata gik magitiyo godo e kinde no ma gipuonjore godo en ni, kao jopuonjorego to iterogi e skul mani machiegni kodgi, mantiere gi gigo. Maginyalo yude sama owinjore. Ka poni e skundgi gigo pok ochope, e kinde ma sirkal pod ntiere gi chenro no, kata e kinde ma chenro ma kamano dhi mbele ni jopuonjorego gin be giyudo gigo madwarore. Ikawogi to iterogi e skul mantirere machiegni kodgi, maginyalo yude gigo. Kendo gipuonjore e yor no makare. Kata ka inyalo time ka okale simo mar ong'we yamo, kaginyalo yudo simo mar ong'we yamo to ipuonjo gi godo. Kendo gino biro kelo gigo ma, gino ma nitiere mabor, ikelonegi machiegni kodgi, ma ok gibiwinjo ni gin okgiyud gigo ma jopunjore ma moko yudo. Kendo gibroneno ni, ok gi bi neno ni gin owegi oko, jopunjore ma moko to yudo gigo madwarore mar chwalo somo margi.

Lony ma nyasani osechiwo weche mag tudruok e yo ma chal kod mae, iyudo ka idwa tudori gi ng'ato ka idwa tudri gi watni, kata idwa tudri gi jahera ni moro ,kata idwa tudori gi osiepni moro, to intiere ku ma bor. kar wuok indik ne barua iwuog idhi manye ongwe yamo lony ma nyasani nitiere ongwe yamo sani lony ma nyasani nitier e ongwe yamo .Ong'we yamo kae inyalo manye e mbui inya nene, ong'we yamo ka inya ywane simo inyalo ywa ne tol inyalo gochone ,inyalo orne ote machuok ipenje ni kaka odhi ngima ne chalo nande ka ma en tiere no ochalo nade. koro iyudo ka intier ka ma bor ka ma kilo mita kata mana aluf achiel to itudori gi ng'a ma kilo mita kata mana alufu mia adek ma bor kodi, iyudo ka untiere maboyo kamano e kindu en kilo mita mia achiel , utudoru kendo uyudoru e yo ma kare ma onge ngikruok moro amora.

Teknolojia osejiwo somo e aluora na kaluoreni teknolojia ma nyasani lony ma nyasani nyithindo ni koda lony ma opogore opogore iyudo ka ngato ose nge ni an talanta ma an tiere godo en machal ka ma an ma e gim a abere koro iyudo ka ngato seche moko odwa ni onge gino kaka inyalo tim e yo makare ,talanta ne odwa i onge kaka onyalo gere, kaka onyalo time mondo mi obed yo mar yuto mare ki iyudo ka odhi e otiyo e teknolojia e lomny ma nyasani ni odonjo mana e mbui ka cha to ochako mana puonjre, opuonjore mana bang thuolo machuok kendo iyudo ka ong'eyo gigo ma odhuro ,ma ne odonjo ka okia. Koro iyudo ka osejiwo weche mag somo kata ka oori idhi e skul to omiyi gi moro ni itim to otami kaka inyalo timo, ipenjo ng'a ma nyalo konyi onge gi teknolojia ma sani mar mbui to gino miyi dwoko ma kare.

Gigo ma kelo pek e chak tiyo kod gige somo mag mbui e gweng wa en ni koso omenda. Koso omenda ma itiyo godo e ng'iewo gigo gin kelo pek maduong' kabisa ne jodak ma kono. iyudo ka ng'ato osechiwore modno gi som kendo gi ng'e eweche mag mbui kaka dhi, to yudo pesa omenda ma inyalo ng'iew go masinde gi mi inyalo nyiew go sim, ma inyalo chul go kata jo go ma miyo gi tiegruok bedo ga yoo no matek kabisa asto iyudo ni e gwenge bende weche mag tudruok kata network ok en maber kabisa ok en moro ma otegno cha koro iyudo ka ong'iko somo mar mbui ki ichako ni idonjo to iyudo ka tudruok olal ok otegno maber koro ineno ka gino bende kelo chandruok . Koro dwaro ni nyaka kel booster ma chegni booster no ko okel machiegni to miyo tudruok bedo ma ber.

Pek ma jopuonj yudo ka gi tiyo gi lony e klas gi nyithindo ma muofni en ni, nyithindo ma muofu ok nen. ka itiyo gi lony to odwa neno nade? Ahinya ahinya to lony ma jogo ma onge gi ng'ol moro amora tiyo godo. onge kaka ng'a ma muofu nyalo neno, kone to ikone obiro winji kendo ibiro lero ne maber ni ki idonjo ti itimo ka ma kae to koro ko imiye ni mondo otim odhi donjo, okia ni odhi donjo nade okia ni odhi chako nade. Koro gino kelo pek sana koro gi ma onego obed ni itimo nitiere lony ma nyasani ne jo go ma muofu dho jo wagunda luongo ni braille. Braille iyudo ka ki imiyo ng'a ma muofu, ko omulo ni ma en letter mane, ko omulo ma to owinjo ni ma en mane, ma en mane. ma namba mane mae namba mane, kata ko ondiko to owinjo ni ma ondikna gi ma chal ka mae. Koro mano biro kelo yot ne nyithindo ma muofni.

Dwoko ma nitiere ka oya e somo kuom tiyo kod kompyuta e sikunde mag primary en ni iyudo ka nyithindo mang'eny kia tiyo kod gi iyudo ka nitiere gi ng'ikruok ma tek kabisa nyithindo kia tiyo gi weche mag kompyuta no, okia. Kasto iyudo ka be kompyuta ma oter ne nyithindo, nyithindo gin alaf achiel to oter ne gi kompyuta mia achiel iyudo ka kompyuta mia achiel nyithindo apar dwa riwore e kompyuta achiel onge gi ma gi dhi winjo, go mbaka, gi dhi nyiero, gi dhi ng'iyore. To ka nyithindo ariyo oriwore e kompyuta achiel to bedo gi ma ber iyudo ka dwoko ma nitiere en ni kompyuta mi itero tin nyithindo ok nya yudo tiegruok e yo no ma kare. Koro ema omiyo nyithindo mang'eny pod ok ong'eyo pod onge lony maber ki ing'iyo kaka gi nyalo tiyo gi kompyuta e sikunde mag primary. Kasto jopuonje ma tiego gi gi lony no bende onge ka gin nitie bende gi tin.

Sikunde nitiere ma tiyo kod kompyuta ma konyo e somo mar mbui, ne nyithindo kendo gi dhuro kabisa to koro shida kata midhiero kata chandruok en achiel, ni gi tin. to somo ma kama en ga gi ma ber mang'eny kuom nyithindo kendo jopuonjre yudo ga lony ma ber kabisa kata obedo ni gi tin kamano, ma oyudo thuolo mar somo yudo ga lony ma ber kabisa nikech iyudo ka piny ma wadhiye sani gi moro amora lokore ,lony ma nyasani osekawo piny ka ikia tiyo gi gigo ma olos gi lony ma nyasani, yudo ka kata mana dhi kuonde ma moko biro tami. nyithindo gi ka biro goyo okang' gi donje kuonde mag mbalariany gi donje kata sikund sekondar gi biro chako tiyo gi kompyuta, ibiro dwar ni gi bedo gi simo mar ong'we yamo nikech nitiere gik ma nyaka imany e mbui to ko okia tiyo go obiro timo nade? somo mar kompyuta to ber kuom jopuonjre.

Asedonjo e od somo mar sayans mar ICT ma yudore e skund primary kata secondary machiegni koda, kendo e aluora mara kendo ber ma onego bed ni imedo ne gi mondo yore mag timo mano obed ma kare en ni ya, med ne gi komypyuta ka gi nyalo bedo gi kompyuta kendo gi nya bedo gi gigo ma gi tiyo go kanyo dhi bedo ma ber kabisa, kendo dhi konyo jopuonjre go. Jopuonjre ma odhuro dwa ni ong'e gige ma timore pilepile kendo gi bed gi lony ma nyasani .To ka inyalo med ne gi ka inyalo med gigo ma go e ber ma dwarore ni mondo otim, omed ne gi kompyuta to omed ne gi jopuonje kaito ka ma gi bede be oger ma obed maduong kata ka jopuonjre abich tiyo gi kompyuta achiel to ok kel ng'ikruok moro ka thuolo nitiere ma lach ma gi nyalo bet ka bedo kama odhung'ore odiyore ok gi bi somo kata matin.

Mbui mar tudruok mar Yutube nitiere koda nengo ne jodak mag aluora kaluwore ni bei mare tek. To ok inyal tiyo kode e ong'ue yamo moro amora, nyaka iti kode e ong'ue yamo molosi eyo manyasani, mano ma idiyo wang'e. Kendo iyudo ka odwaro omenda, nyaka ibed gi bundles mondo mi idonji ine gigo ma itiyo godo. Kendo odwaro bende network tudruogno motegno kabisa kabisa. Kato duoko tegno eka inyalo donjo mondo ine, to kionge mago to chenrogo te dhi bedo mong'ikore kendo matek miwuoro.

Gino maneno kae makelo mor en puodho mar mafua, mafua gi odo igi ler kendo itno giloth majaber, itgi ralum maber kendo gigolo kodhi maratong. Kodhigi oitno kamoro achiel kendo king'iyogi gimiyo puodhoni obedo maratong gi e wiye malo to piny ralum majaber ma king'iyo tigombo mondo ingi saa ka saa. To kang'iyo gi loka bende aneno puodho mipidhe majan mar chai, majan mar chai ni odogi majaber, itgi ongadi maber kendo gipimore ma gipie. Ewi got kanyo kingiyogi to giloso padok ka paddock giketo aluorano obedo majaber ma kingiyo tigombo mondo ingi nyadinuoya nyadinuoya. Yiende bende nitiere malo kae akina kaki, maboyo, machieko ,mojambo kendo giralum majaber, gilosore e chuny got kanyo kendo kingiyo gi toketo kanyo obedo ma ralum majaber okwe ma igombo ni ibede tineno ka in gi tipo maber kendo mayom

Mondo mi oganda kik kethre nyaka ineni seche ma igole e puodho igolo oganda mosetegno eipuodho, kik igol oganda mapod chwero pii e puodho, gol oganda mosetegno tikelo e dala timoye, kisemoye, imoye motuo maber, kosetuo maber to dine dhi bedo mayot. Kasto ichako dine, kisedine tipiedhe tigolo osakle igolo yugi moro amora tee mantiere e oganda ni .Kisetieko mipiedhe majaber tikao ogunia moro maler minyiew tiolo eiye, kiseolo e gunia tioglo yath. To kionge gi pesa mar nyiew yath migoyo go oganda kaw buru mar tedo tikuore, kisekuoro e iye, buru go dhi miyo kudni moro amora, obed thuth obed kudni moro amora oknyal chuoyo oganda mari. Tikaw dho gunia tikuoyo, kisekuoyo tikaw iketo kama ler kama iyweyo mingeyo ni oyieyo oka nyal donje gunia macham oganda mari. Oganda biro budho kuom aminga kendo ok kethre

Mae en puodho mopidhe mafua, mafua opidh ni ka gisedongo to gibiro golo kodhi kasto kodhi no ikaw idhi iloso to golo mafua ma iuso ne jii. To osechopo e kidieny monego obedni igole to ongeche kachiel koda winy biro ka ketho puodho ni kendo giketho mafua ginyono kae lwar piny. Ema omiyo wuon puodho ni okaw gigo manyalo buogo onger midendo gi dho ngere ni scarecrow, gika to gigero e puodho ka kendo giketo yien magi keto yien gitweyo maber machalo dhano ma kineno kia gi chien tinyalo wee ni dhano kendo e seche ma auka kudho to ibo neno ka jwala no rundore rundore kendo sudo machiegni kata ka onger obiro ka oneno obro neno ka ochung adieri yorno machalo kod dhano kendo koro kochopo ok onyal chopo obro ngeyo ni wuon puodho nitie, jarit nene koro ok onyal chopo kae mondo opon mafua. Kata winy be kochopo gidhi neno kendo ok ginyal chopo kae mondo mi gisodh mafua gi ma gigol e puodho

tich mar pidho mafua nitiere kod nengo e aluora kaluore ni thoth jopur mae e kama giyude chiemo margi, kae e kama giyude omwom kata minyonge margi. Iyudo ka puothe mothuro onge giminyalopure kopogore gi pur mar mafua, koro mafua emagipuro kosedongo to mafuagi emagibiro ging'wedo tiloso maber tikao tidhii uso e chiro to kanyo ema giyude pesa. Emomiyo nyaka girite gimake gi lwete achiel nikech kanyo emagiyude pesa. Thoth jokmodake aluora iyudo ka okosomo, koro kanyo emagikete geno gi te, kanyo emamiyogi chiemo, kanyo emamiyogi rwakore, kanyo emamiyogi gineno kaka ginyalo endelea e ngima, kendo kanyo emagiyude pesa magiterogo nyithindo e sikul kendo nyithindo yudo chiemo pile ka pile ma okgidhi nindo kaginindo kech maonge gimoramora magibilo.

Gigo makelo mor kae en nyiroye. nyiroyegi opugno, dendgi ler, gileyo gionge tuo moro amora edendgi kendo odin negi echiel mekido mar sing'enge. Opog gi gi mine gi kendo gikwayo kendgi. Ineno ka piny otwo, lum ma ineno ka itgi ombusore ombusore, ineno mana kagin ralum to gin mabor lakini nyiroye gi kineno to dendgi leyo kabisa gichal kagima gin nyiroye mayudo chiemo maber kabisa. Kendo gichiemo eyorno makare. Bende gin nyiroye machalo dhok mogol epinje maoko. Ok dhok miyudo e piny e pinywa mar Kenya kae, gin nyiroye mar dhok mogol e piny maoko. Kendo grondonge ma king'iye ochalo dhiang maduong' to pod en nyaroya.

magi gin dhok ma ogernegi kama gimodhe pi, ogere gi smiti, omuon maber, omuone maber ma pigni ok nyal duono kendo pini opogi e kidieny mopogore opogore. Kidieny mokwongo erentiere kae, kidieny machielo nitiere gi mbele kachacha. Koro dhogi dhogi biro to modho kendo olose maber ma dhiang' ok nyal lwar e iye mit donji kendo hinyre, ineno ka rawere bende biro kelo dhogegi mondo mi oyud kar modho pi koro kae en kama dhok biro koya kuond mopogore opogore to giyudo pi to gimodho kinde ma gilago to riyo ohingo gi gidwaro ni mondo gimodh pi kata e kinde ma gilago jamni magi to gineno ka riyo ohingogi gidwani mondo gimodh pi kikaw to gikelo kae to jamni biro to modho pi, ka gisemodho pi to giwuok kendo gidok gilago jamni

Okahero tich mar lago diel, kaluore ni diel en lee machendo sana. Kendo iyudo ka okodembre okonyal bedo kamoro achiel mondo omiii odembre mondo mii gichiem kaka lee mamoko kaka rombo makiketo kamoro achiel to bedo kanyo kendo ochiemo tisudogi kama chielo. Ma en kichopo kode kae tochopo kae inene e loo kamachielo odonjo e puoth ng'ato, ochamo lum kocha, oneno moro kae oringo odhie to ginyeny ng'wech be oringo komako ng'wech ,inyalo lawe alawa makata yudno be otami yudo. Iyudo ka samoro itweye, kisetweye mondo omii obed odembre okodembre oyware gi tol, omenore omenore ywak bende oywak. Koro diel en le ma tichne tek ahinya, kwaye kendo rite bende dwaro chuny nikech nyakibed ng'ano mong'e ng'wech makichakoni ilawe tochako kodi ng'wech iringo ilawe kendo imake kapok odhii maodonjo e puoth ng'ato.

Ka idwa tedo kuon gi rech to ikao rech manisenyieo manumu ichwere maber igolo osakle, igolo dande, igolo kuoyo, ilawe maler kiselawe maler tikawe to isaro isaro dende kastikao chumbi to ipore to ikete ewi rack kamoro maber moyudo kaka onyalo tuwo, kosetuwo mochuero pigenego te, ikao sufuria maler ikao ikete kendo misemoke mach ikao moo iolo kastiweyo mono chwakore. Kosechwekore ikao rech to ilingo e iye, owang'ore mana matin to igole. Ikao sufuria maler ikete kendo kisekete kendo ting'ado kitungu lokore mana marobur tikao nyanya tiolo kiseolo tiwe rudore .Koserudo tinyalo medo mana chumbi matin kastiolo pii kiseolo pii ikao rech tiling'o to chwakore dakika matin kendo tigilo rech iketo kastikao sufuria maler ikete kendo iolo pii ichwako mapopni kosepopni to iolo mogo, mogoni ibromedameda kirudo imedo kirudo imedo kidwalo kidwalo bolokre matek. Koselokore matek moloso kuon tiwe ochwakore maber mochiek asto ichoko tichamo.

Gima kelo mor e pichani en hera ma ja ohala ni nitiere godo ekinde gi nyawadgi. Ineno ka gidonjo gi nyawadgi, gise kawo osigo, oyieyo kendo nyawad gini okonye giketo osigo piny. Koseketo osigo piny kendo koro odwa yaro rak mare mondo mi omo oket gigene kanyo mondo ochak uso ma kang'ato obiro, ja nyiepo obiro to obiro o nyiewo gino ma odwaro to mondo odhigo. Kendo ineno ka piny kama ouse kanyo oyueyo ler kabisa, ok olil onge takataka moro amora onge yugi moro amora, onge lwang'ni ma fuyore. Orito kanyo bende ler, gigene mousogi be oboyo maber. Oboyo moketo ei kret moluoko maber, oumogi gi juala motweyogi otueyo gi gi manila majaber makata kidonjo, ineno ka gigi olos maber. En kende oruakore maber, oler ok olil kendo aluora ma entiere bende ler.

Ohala mar uso rech konyo e bero ngima jogo matimo ohalano nikech pile ka pile, odiechieng' ka odiechieng' ka gibiro uso giyudo pesa moro matin to pesa go ka gidok godo ot giyudo ka familia marg,i anyuola margi nyalo yudo kaka ging'wenyo kendo ginyalo yudo kaka girwakore, nyithindo nyalo yudo kaka gidhi skul. To ne jogo ma iusonegi rech bende, eseche ma gibiro nyiewo rech giyudo rech kae kendo osemiyo giyudo chiemo. Ka obiro ob ed okinyi, obed odhiambo obiro yudo ka iuso rech to oyiero modwaro kose nyiewo tokawo to odhi godo eot. To otedo ne nyithindo, koro pile ka pile rech en chiembwa mawachamo pile ka pile to ne jogo bende mause pile ka pile giyudo omenda. To kinde makende ma piny otuo maok inyal yudo gimoro amora, rech ibiro yudo e nam, kendo seche ma ji odhi otimo kiluwa, kata otuo manade, to ibiro yudo matin ma omaki k´ma ka ibiro iuso to iyudo kaka idok ot kendo inyiewo nego nyithindo chiemo.

Gigo ma idwaro e kinde ma itimo tijni en ni nyaka ibed gi odundu mabiro keyo pi e puodho ni mangima. odundu ma kogolo pi kae totero nyaka tung' kendo ogole e tung' mar puodho ni kotere e tung' machielo to pi ni bende nyak ibed gi kama igole, ok inyal bedo gi odundu to kama igole pi onge. Nyak ibed gi aora moro nyak ibed gi yaw ni moro mikunyo, nyak ibed gi tangi ni moro minyiew michuoyo e odundu no, tigolo pi to ikelo. Pigni bende nyaka obed gi teko mar ringo kowuok kama igole no kikele e puodho kae, inyalo tiyo gi teko mar chieng' ama inyalo tiyo gi lony ma nyasani kiywayo pi kigole aora tikaw, kiseketo odundu tiywaye godo tobiro nyaka e puodho tikeye e puoooodho te kendo nyaka ibed bende gi jolwedo makonyi, jogo maneno ni pi no ogoye e yono makare, oywaye e yono makare, kendo puodho te oyudo pi kaka winjore. Kendo jogo ma bende biro rango ma gineno ni lum oti oningo bedni ipudho mondo cham odong e yono makare

odiochieng' mokwongo mane adhi ridho oduma e puodho ne ok en gimayot kaka ne aparo, nikech kaka idhi e puodho gokinyi no ang' iduogo mana godhiambo uduogo mana ni utieko ritho. Nikech kiweyo nus kiridho nus tiweyo nus ma ok itieko iboyudo ka ng'ato okaw dhok okete ochamo oduma e puodho koro chuni nyaki iriri ma i iridh odumbi e wang' saa mikaw iter dala. Ma en tich ma kidhi okinyi, iduogo odhiambo. Chiemo emiting'o to idhi godo kata ng'at maniweyo pacho loso chiemo kaeto keloni to ichamo. Kimako laini achiel ni iridho, iridho laini achiel nyaka oko mondo mi kik iwe oduma e kinde kae. To kineno kamano tekni tinyalo kaw oduma to ichungo kumoro achiel to ibeto to ng'eni seche maliet ng'eny, oduma oseili, imbe koro liet ng'enyni kuok osewuok, dendi ochako ili, koro ok en tich mayot ahinya nikech onge kaminyalo ponde chuni ni nyaka iti e chieng' waro okinyi nyak odhiambo

E aluora kama adakie ji ok sus oduma gi masin. Gisuso oduma ka gitiyo gi lwetgi. Gigolo oduma koseridh e puodho, sechego iyudo kotuo moko be ok otwo maber. Ikawe ikele pacho, kosekele pacho ichak moye e liare. Igole gokinyi imoye e liare, kochopo godhiambo iting'e idwoke eot nyaka ochop e rang'iny makoro otwo ma kisuse to osusre kende. Kise su kiseneno kochopo kama chal kama, to koro ikawe to ikete e ogunia matin matin to ichako dino. Kise dino modinore, tikawo oduma iolo tisuso modong' e ogusu matin to ikawo iwito to kineno ni dino no tekni, to isoloji tobiro to gibet kamoro achiel to konyi suso oduma. Ususo ka utiyo gi lwetu, uchako gi pala to itiyo gi ogusu ka isuso godo.

Gino madhi nyime e pichani en yeng'o mar dhiang', kendo jogi kapok ochako timo gimora amora to gituro it obok, modhuro to gikaw gigudo kamoro achiel to gikaw dheni to gipiele. Kagisepiele ma giseng'ado ng'ute oko motho kasto gichako gigolo pien moumo dende, gikwong giridho pieeeen no te, kagisetieko ridho pien moumo dende koro gichako ng'ade. Ing'ado lemo ka lemo, ing'ade mos mos ka gichako golo gi matumbo, giseyaw iye gidonje matumbo, ka gisegolo matumbo giketo oko, kas koro ka gichako pogo leo gi moro ka moro, moro kamoro gi kaka ipogo kae iketo

Kwayo dhok e alwora kama adakie timore eyo machal kod mae. Rawere kosechiew gokinyi gimoro kar saa achiel to gigolo dhok kuonde motweye e dala, ka gisegolo to gikawo gitero e pap, gitero e pap gidhi gitweyo moro ka moro. Gikuongo gichamo lum mantiere kanyo kasto giduogo dala to giikore. Kagise metho, katund gimoro saa ang'wen to gidok e pap, to gigonyo dhok gikawo tonde gikelo dala, ka gisekawo tonde gitero dala to gikawo dhok gitero. Koro gidhi kwayo mabor nikech e aluora kama ji odakie ji nitiere gi puothe ji opithee. Ji opidho alode, mopogore opogore, ekit yiende mopogore opogore ma ok gidwa ni dhok okethi. Koro iyudo ka itero dhok e aora kuonde mantie gi aore malum olothie maber ma kidhi gichamo lum kendo giduogo ka giyieng' moloyo koketgi kama kagin tiere to lum ma gimbuso onge.

Magi gin rombe ma okaw toter mondo mi odhi okwa. Kendo kikwayo ewi got. Gimanyo kama lum nitiere to gimbuso nikech um rombo ahinya ahinya ok ohinyoga chamo, yiende. Gihinyo ga chamo lum, koro owegi kae gin ewi got gikwayo mana kendgi nikech rombo be kagikwayo gikwayo kamogudore, ka giwuok giwuok gidhi kamora achiel kendo iyudo ka ng'ama lago gi bede onge kodgi kae machiegni, ochung' gi mabor matin toweyogi kae mondo mi gilagi, gichiem kendo ka giseyieng' to ikawgi itero gi pacho

Ahero ga omo pi e kinde ma antiere dala. Iyudo ka e kind ma intiere dala untiere nyiri mang'eny, uchokoru uwuok udhi e aora kamoro achiel seche mugo sigana cha uriworu kumora achiel, umor udhi aora kuchopo tutwomo pi uting'o ukelo kendo bende en yo machielo mar konyo jonyuol e kinde ma untiere dala. Ukaw ndo, ukaw kubni udhi uomonegi pii to ikelo dala kendo onyiso ojusi ma intiere go, nitiere jok ma nigi ojusi mar diedo pii e wigi gi ndo, nitie jok ma nigi ujuzi mar ting'o pii eng'eye gi kube, nitiere jo ma nitiere atiera en ok onyal ting'e e ng'eye en oliere gi lwete tokelo dala kendo ahero ting' mar dhi taomo pii to akelo dala

Mae en kaka yo achiel mar keto kido e it dhiang', nikech iyudo ka dhok modhuro chalre, ok inyal ng'eyo ni ma en dhera, ma ok en dhera ka ok iluonge gi nyinge nikech seche ma giromo komoro achiel ka gimodho pi ka gikwayo gichokore, gidhi riwore. Mondo mi kok owuok moluwo bang' jowetene tonyalo lal kamano modhi gi dhok machielo, koro iyudo ka ikawe to iliro ite, kiseliro ite, mondo ka kidhiye dhiang machielo ting'eni dhogena itgi olir machal kamae, dhogena ite olir nyadidek ama ong'ad nyadichiel ama dhogena ite, opowu, kosepowu tokaw kasuku moro molos maber toketne kaka stadi. Mano ji ng'eyo ni dhok ma itgi ong'ad didek mano dhoge jo ka ng'ane, dhiang' ma ite ong'ad dichiel, mano dher jo kang'ane, dhiang' ma ite oket e stadi, en dher jo kang'ane. Mae e kinde molal miyudo koriwore gi dhogeni ting'eni um ma en dher jo kang'ane idhi go ripot tibiro tikawe tiduoke dalagi

Tich mar puonjo nyithindo kapod gitindo ng'eyo kitwa gi timbewa, en gino mamiyo nyathi dongo kong'eni wan e kitwa gi timbewa oningo bedni watimo gimachal kamae to ok oningo bedni watimo gima ket koda mae. Ong'eni gin gidongo ka girwako suka, gin gidongo kaipowo opowo ite, gin gidongo ka gin gi tigo mang'eny, kendo kodhi kamachielo tong'eni jogi gin gihero timo ting' ma kamae koro iyudo ka nyathi kadongo kaya piny kong'eyo kite gi timbene, gino miyo ok obi lal e yono mayot kata odhi kanye ok onyalal, ong'eni an awuok e dhod oganda mar Maasai, omiyo nyathi ng'eyore kapod otin nikech sami ipuonje cha to gino donjo e pache to oneno kendo kendo bende kakorwake ong'eyo ni en ko koneno ng'ama orwakore machal kamano, ong'eni mano ng'ama wuok e dhot achiel kode. Koro gino miyo nyathi dongo ka ong'eyo kitgi gi timbegi maber kendo oluwo chikego e yono makare